Kin koyom koit chumbek kii ko kotinye agetutuk kondoidet nywan nii en Kenya bororietab kelenjin ko kindochin noton laitoriat koitalel Arab Samoe mii alak chekindojin chepyoset nekibore Mekatilili Wa Menza ak alak kotinye kondoindenyin agetutuk kou laitoriat cheu kiruokinde lakini ki noton nekikondoindenywan ko kiki koyoe icheket kouwan kondoidet Kerindet nekere tai ana laitoriat tii ana mootyo ndenywan nemootenyin en neribe nekikitiyengee missing asikin koit any chumbek konyokonam kondochi bichu chumbek sikomii chekiyan koba ak chumbek komii chemayan koba ak chumbek nibuvh kindochin laitoriat ndenywan noton laitoriat ndoni ko kimuche komwoi bik yon anyone kemeut ana nyone ropta ana komuche koraa kokerchitai kimwochi kolenji nyone kit nengo ana nyone kit nekararan en tai so Kibo maana kabisa ak kindochi laitorinik chotet

Sabet ab kimugul met rain ko won bariet mising amun en rarunet ab tuguk chetesetai anan bananda anan barioshek chechang cheu chebo mianwek Cheba nee yaani ko korom inei Sabet ab kimugul met amun kimugul met ini inet koraa konai Kole Mur emet yache Kinet koraa konai olekitebtoi yaani korom barioni inei amun bare ngete koraa bik changagomugei koteche chikamii ngweny konemu kimugul met sikomuch gei koyache kesaboten yache konget nikakomuch gei koteche chikamii ngweny akosaboten kimugul met sikomuch gei koyache kesaboten koyache sigonget nikakomuch gei komuch bik Chemiten serikali anan bik chekakosich ngamnatet kotaret chumangen sikobit konyumnyum Sabet ab kimugulet Kinet kimuche Kinet ketaretengei en ngalek ab kabwatutik ngalek ab baishoni sikobit kobais kimugul met inigan sigoik rahisi sabenyin ,akoik rahisi barienyin kokinet kobais ngalek ab imbar ngalek ab mungaroshek ngalek ab somanosiek konyumyume nibuvh ko korom inei niton neyache Kinet kotaketaret Koba sukul anan ketaret konai bik

Sokat kerutoen en ngalekab lokoiwek amun biik chechang alaa kosik chechang chekose lokoiwek ko kosibikab soka, so noton amune lokiwek alaktukul konyolu koboto sokat amun kosibik chechang alaa biik chechang cheisipi lokoiwek ko kosipikab soka amun chechang en icheket kosipi chechang amun tor konyoru lokoiwek.

Chepkondokab kasari, chepkondokab kasari kotoreti biik mising ak ko ngeme kotienge elekokiboishoito, sikobit kotoret kotonyolu konyolu keboishen en oreet noton nekararan alaa oreet neimuche koyai chepkondo choton kotesak, oreet netaa nekimuche keyaen komuche koboishen chepkondok koyai mungaret asikobit kotesak chepkondo choton sikonyor chito torete alan konekai chito konorwet amun yekaikonor inyoru kelchin anan tesokse yaani indiyai kii nekere ilee katesak chepkondo choton kasungukan kosikonyor kelchin alaa konyor oliet nemii barak, nyolu ikany chepkondochu konyor oliet nemi barak yeyaen mungaret kotesokse olietab chepkondok mokinomndoke, ndinamndeke ko chepkondok en eut koter amotesokse ako mikiseni ak ko yaani ibete oliet amotesokse olienyin so kararan, oreet nenyolu keboishen sikorib mising ko keyai ketes oliet keyai mungaret keyai konorwet alaan kekonoret nepo alaa icheng kii neyoe nebo maana.

Ngobirun chitab Carrefour akobo chutye paishe tukukai ko kiit neyoe itebsen kwororun komnye ak komwoun elenyorchini ak kokonin direction alaa kwororun mising ikuiye akobo tukuchoton nyolu iteben, nyolu ikany kwororun ak konyolu isip ak inai ilee mii komnye alaan nee asimabit makosa aketukul.

Koborunoik ab miondo agengene ne ongen ko miondo noton nebo sugaruk, ne biik alak anan biik chechang komongen. Koborunoik anan koburenet netai nebo miondab sugaruk ko ibure chito kotinam iyai beek anan komanda beek koma en kasrwek chechang anan obokora en betut, sanasana ko en kemboi kwen. Koburenet nebo oeng koyame kutit anan yome ng'elyepta ago koborenet nebo somok iee beek che chang anan amin meleleda mising nebo beek che kiyee. Nebo ang'wan ibure ing'ete ibure ichokani. Ago inomi kora isogite. Ko noto koburenet ne iboru kole mara itinye miondab sugaruk. Kit nebo lo, ko en biik chechang ko shorori, inome ishorore sait age tugul. Kiit nekiyoe sigeter mioni, ko yan kainai ile itinye miondo, koyoche iwe boinyoru kanyoik ak ibakoarorun ole kiripto, imuche inam iboishen kerichek, mi che kelugui ago mi katet, ago imuche inam ibos ng'alekab amitwogik anan iyetengei ng'alekab amitwogik anan iyetengei ng'alekab amitwogik alak.

Yoon kainai ilee koibet kiit akenge en tukuk cheketinye koyoche iib nabas ak iororchi chetononchin kombunit ilee kobet kiit nekile ak ko kobetito anoo ak ko kobete saa ngapi ak ko keyoene kotor kobet ak ko iyoene siriplesen anan sikobit inyoru kiit akee netokonoton so nyolu iteb iororchi asikonai ak ilenchi yekoiororuke.

Somanetab kasari ak chekibo keny kotinye terchinet neo mising amun somanetab kasro kogokeyai konyumnyumit. Kogeyai konegitit, kogeyai konyumnyumit mising neyoru chitugul. Kiit nekoyai konyumnyumit somanetab kasari ko netai, kokogchang'a ole kesomanen anan sugulishhek ngirogendoen ak chu kibo kasari kinye, ele kiyoche kwo chito sabarit neo asikobit konyorjige sugul. Nebo somok somanetab kasari ko kogochang'a konetik, che netishe anan mwalimuek. kogochang'a tuguk che keboisien che kitabushek ngirokendaen ak kasari kinye ne kimakomi kitabushek, kimakomi agot kilasishek, kisomonen biik ketit ng'weny. Ko kogowalak mising, kogonyunyumit nebo siku hizi kosit nikitai. Somanetab kasari amun kogoik rahisi anan kogonyumnyumit mising en ng'alekab rabinik amun kogole serkalit kisomoni buch en sugulit nebo primary agoi sugulit nebo secondary. Ko magerge ak olikinye ole kigiliponi kong'eten primary mbaga secondary so kiuiy mising anan kikorom nikinye, kononi kokogonyumnyumit amun korik.

Serkalit neoo Alan noto nebo boror ko noton kit neming'in en kamastab somanet kouu kanetutik cheuu chebo nasari anan ko chemengech ih kokikisib konyo serkalit neming'in ih asikobit kotaret missing ih asikoek icheket komuch korib ng'alekab somanet sirkalit neo kora kokikokon kole kisomani buch en primary, secondary kora ko kikonyum nyum kikikochi ng'alek chebo bursary kasari chenamu gavana sikotaret en somanet

Katuyochek che mengechen en kokwet komuche kotoret mising kochuchu rorunetab boisionik en emet amun imuche koyai kobit boisionik alak ala iuche kobit nafasishek chemuche kosir biik kasishek. Che imuch kogatuiyo ge ak kosir biik anan kogoji biik boisionik amun yenam mung'aret ala yeyat kiy agetugul ne kanam kogochin biik boisionik. Ko kagotoret serkali kobos ng'alekab rorunetab boisionik en emet.